Kyowe ofisitab somanet ko kyop osome rabiishekab sukul, ak awe kora ofisitab kirwokindet konukwon baruet nekisome en sukul sikobiit kechomwon asom rabiishek, ak kyawe ofisitab kiptaiyatab kokwet sikobiit kotoreton koibwon baruanoton.

Boisionik che amache ageer en soet koyoop sirikali ko chu:kochopchi biik kasisiek ab muswoknatet, kotoret biik en konetisiet ab muswoknotet akobo mung'aret olekiyaitoi. Kasisiek alak ko koneet kabotiik akobo kabotisiet ak ole aldochin kabotiik rurutik kwak, sikotoret icheget konyor chepkondok che nyolu, akotoret icheget chepkondo chotok koyae kasisiekwa.

Inoger pichaini kobwatwon lengut tab Equity nemi Narok County, oleimuchi igonoren anan ibesen rabisiek ak kobaru kora pichaini kaitosiekab lengutab Equity neimuchi ibir iteb tebut anan kobirun komoche konai ngotkoinyendet agoba lengungung.

Ofisit ne amuchi awo acheng passport en Kisumu ko ofisitab Huduma centre, ne naat kot mising eng kakoitoetab paspotisiek, ofisit nito Kobo kokono fomit ne kinyite, kisire kainet ak nambaitab kipandet Sikobiit kocherwon passport icheket.

Boisioni kinomen kebole kirerit yon tese tai koborto bik kwak ak tilionutik chetupjo ,yekokokesgee boishet ab kabartaet tii konam borto tillionutik kimut kwo kirerit ak ityo kinde kirerit orit tii ak kewoshi ngungunyek ak kemin mauwek ak kimungi inendet nekokobet sobenyin.

Rabinik ap somanet ko tareti lagok konetkei tuguk tieme ra mwae kuya konetishei ak kit ake kora kotareti lagok ko netkei musanatet ab kasarta kobaishe tuguk kou simet ak kompyuta ako much konyorchigei ng'omnatet nemi barak engiyanie eh kosoman kitabushek kityo

Nyolu kostoengee tiletab ketik bik en kokwet ii ak kobwat komin ketik niton kotoreti tiongikab timin koribokis, nyoljin icheget koraa korib osnosiek, oinosiek ii amun chuton kotoreti sobetab tiongikab timin konyorjigee omitwokik ok beek, koraa konyolu kinet bikab kokwet komonutietab tiongikab timin inkomukoksee kinet koraa lagok chemenkechen okoteben otebet nekiboo keny nekitoreti icheget sikorib tiongikab timin koniton koriboksee tiongikab timin.

En ireyu agere ee boiyon ak kiptoyon kobato marangochik. Boisioni achame amun toreti niton kimuratan ngetik asikopit konai icheget kole, kagoek chi nekagoet ak kagonyalji tegisto agotegisis agine. Isto kora abusnatet en icheget agonai kole kagoek chi negitienge. Boisioni kora koripe ateptab bikab kalenjin komugul asimamuch kewechawech atebon noton ak keutyen.

Temisietab mogo keteme imbaret kotililit ii ak keeb ketikab mogo ok kerutyinot ngweny kosib lain lakini temisietab robwonik kimuche kigut ngungunyeek ii anan kebal keringonik ok itio ketil sokekwak ii ak kindee ketub icheget kitiengee temisietab robwonik amun boo orowek somok kokokebol kimuche kiam ii anan kialdee asikonyorjigee chebkondook temik.